Ore iroruat niruarie mpisai tempesa na ingasa aaku iyolo enamba ore piyiolo enamba ninger ore pindip aigero enaduo aamba nipik isentei niyieu niriwaki oltungani ore pindip atipika nona ropiyani esiana enye nikijoki tolimu pin ore pipik niriwaa nitoki si aaku sidai ore atan itu un nikijoki ngania iterewaka neutu ako job ore pamaaninye ingira airiwaki nindim atanya ore paa ninye ingira airiwaki nincho meshomo neaku inaesidano esiai wriwaroto oropiyiani itelelia esiai oleng

Ore ena bae naaal ene tipat eesi tenkaraki itum, ore ena naa enchoto e masoesi, eretuni osesen, metamoo esiai. ore paa osesen otamol Eton ake nimintaas masoesi. neeku meitoki aaku sawa kake ore ena eshet osesen lino, nietobir afia ino. ejo oshi iltunganak esiai oonkera ake. kake ess iltunganak botorok ena, enkiguran ena. nautu nchere ejo esawa osesen. ore pee midimu enkwatata, nimidimu ataara empira. ena enkiguran nidim ataasa, nias amu ninye nikiret alang' nilo ol gym. ekiret sii ninye ena. kake ore pee itum metorono sii ninye. kake ore ene, metorono esidano enye ena kiguran.

Ore ena nautaki I'm aa kumok oleng, or kulo tunganak netiu anaa etii entoki nagira tedukuya enye. aitadamu enkata apa neton apa enalotunye ena toki naji tiifi naingori. nadoli, ore enapa kata aa enalotunye, iltururi, nkera elaitia pookin. nepuonu enkaji nabo Ina nabo naata. tifii. epuonj ntoiwuo nepuonu, nkera. nepuonu mpaka orpayian. nepuonu pookin aing'or ena toki naji tifii. peyie edol ntokitin naagira aendelea neeku ore ena naa Ina entoki naagira aitadamu. entoki nadolita teine wueji egirae aetodol. etii oltamoyiai otii ogirae aaramat. neeku ore pee idol etii iltunganak ake enkingasia. adamisho. neeku Nena mbaya nadolita nanu tene wueji.

Ore enaikunakini tanaisum oltungani eimu enasiai najiene posta kenya na nchere ore tiopa ore apa posta kenya na ninye apa naasisho oleng metii simui ore piger oltungani embalai neyau ewueji naji posta kenya ore pishoyo eetai ltunganak oji messagers neaku ninche itumia posta kenya aya nona pala aitabaki olopeny neaku keya olola aitabaki enetii oltungani ore ake entoki nayieu neyiolou oltungani oas enatoki naji delivery na mchere eyieu niyiolo uwueji kumok ore ake peji ilo cbd niyiolo weujitin kumok nilo mimin ingira adamu neaku ore pipuku tenkopis nilo mbaka inewueji nikituutaaki pilo atum inatoki inewueji niyieu nilo.